keyieu neyiolou airemoni ajo kainyioo eiyieu neun, naa kakua kaitubu eyieu neun, neyiolou Ajo kaa terit egira aitumia, neyiolou tenaa keyieu enkiremore enye empuliya, tenaa ore tenaa kempoosho eyieu neun, neei neyiolou ajo me yikai aja eun. naa teneyieu neun sii ninye irpaek neei neyiolou ajo keikai aja oorpaek eun, neei sij neyiolou ajo kebaa enkop naata, enkop naitumia apik ena tokitin enyenak apik enkiremore enyanak pookin, nei sii neyiolou ajo, kebaa iropiyiani naitumia naaji ena kiremore enye.

tuturo enkiti wueji neba anaa enkiti square, nipik ilanterara linonok, ore pee idip atipika ilanterara, ninukaa too nkulupuok, ore pee idip atunukai too nkulupuok, nisirisiraki enkiti are, ore pee idip aisirisiraki enkiti are. nishetu enkiti kitara ino. ore enaduoo kiti kitara, nipik inkujit te shumata ailepuunye ,apik inkujit te shumata, apik te shumata pee menya enkolong iladuoo anterera,,linonok nincho kula anterara linonok eton ewiki anaa inkolongi naapishana. pee itumoki aidurie aya olchampa sapuk.

keuni ang'as nursery oo sukuma aa ninche oopeny, tenebo o spinach, oree pee eidip aatubulu, kake keuni naaji tewueji nepaasha, keuni sukuma aa ninche oopeny neuni spinach aa ninche openy ore pee eidip aatubulu te nursery, neidurieki neyae enkae wueji olchampa sasa, eidipa aishu entoki naijo e wiki nabo, aa nkolongi naapishana, neidurieki neyae olchampa sapuk. ore tele shampa sapuk, nitayuni ilainini nedung'idung'i. nepiki likae inkarati, nepiki likae aini ibirikanyani, nepiki likae kuda kulie tokitin akeyie pookin. nepiki kulikae irnyanya intokitin naijo nena

Kengasi aun kuna puka amu ketiu anaa sukuma kuna adolita nanu tena pisha, nengasi aun kuna sukuma eton aa lanterera kutitik, nepiki lanterera n nursery too nkolongi nara naapishana anaa enatolimwo naji ake ,ore piidipi atipik atua nursery ,nishori nkolongi naapishana metubulu nebukbukokini enkare too nena olongi naapishana ore per peishunye nkolongi naapishana ,nidurieki ena nursery aya olchamba sapuk anaa tenakata ele lidolita tene wueji ,ore baada o oonkolongi anaa wikii uniarashu are, matejo iwikii uni nidipa kuna puka inonok aatubulu etaa indim aitayu ainosa ateyiera.

esiai sidai ena oleng anaa enadolita, aa ituuno impuka, nipik emabati shumata, metaa ore ena mabati nepiki enkare kuna gutters, ore kuna gutters, netuunieki kuna gutters i mpuka, ore Kuna puka naa ketii enkiti puya natii inkulupuok. ore ena puya natii inkulupuok, nepiki ibenek. amu kajo ke sukuma kuna. neeku ore ena are nadou te gutters, eing'ua emabati, netukuunye, neeku kejing, enkare kila empuya. kila empuya natii atua ena gutters, neibukori olchafu alo ajing likae too.

Toliki oltungani eneba dupoto eunore oompoosho tolchamba sapuk anaa tanakata ele ,ajo ore pee iun impoosho naa ekiyaki faida sapuk alang gharama niliki sii oltungani ajo ore nkulupuok naayieu impoosho naa kepaasha onoyieu inkulie tokitin ,nintoki sii aliki oltungani eneba nkulupuoki naayieu ashu ntapuka naayieu, ajo kifaa nimintushul irpaek ompoosho tewuei nebo. ore sii enkae niliki oltungani dupoto ena unore ashu ewuei nebiraki ena daa enye tenidip ao .

inyiangu enoshi kiti taa naji candle, ninok te nkibiriti pee itumoki ateyierishore, amu kajo inchilinkini tomon ake emiri ashu, iyakikisha ajo keeta esimu ino enkima, pee itumoki naa ainuaa oltaa le simu ateyierishore.

shomo tabaiki iltamoyia ashu iltung`ana ooshali indim naaji nidumu indaikin ning`oru eretoto pilo atumoki atabaiki inkera noshi natii nkang`itie nemeeta intoiwuo nkera nemidim ate, indim nilo abaiki iltung`anak moruak nindim nilo aituku kanisa ashu ias ake entoki naba enaa enikintiship indim nilo enkiwanja nilo adala empira nilo aitagol iloik linonok nias entoki naijo ina ashu idumu naaji embuku niisum ntokitin nena nikiindim atareto tenkata nemeeta eniasita ingira ayeng`iyeng`a.

Tudumu enkano tipika enkare, impima matejo tenaa ke nkano musima iyieu niyier nimpim inkikompeni naara uni. Ore pee idip atubukoki nkikompeni enkare, nkikompeni naara uni e beshen arashu e moti nibukoki enaduo kurma ino enkiti kiti enkiti kiti, kiti kiti. Nitumoki tena kata aipurja nipurj, nipurj nisirisiraki enkiti shimbi ashu esukari entoki nabaa ana niyieu nesidanu en`daa ino. Ningo nininkum, ninkum, ninkum, nikurt nikurt ore ake pee idip atukurto nintupurupuran inaduo mukateni inonok nintupurupuran paa itumoki tenakata aiperipera paa inteleki taa orokiyok nibukoki orokiyok lino eilata.

Inyo tedekenya tayooki oleng atan engor enaduo saa ekaiwaida ninyototoki esiiai inyo nai engor esaa nabo arashu engor nabo onusu peyie enjipangai torkuti daikani niyakikisha ajo inoto enaki rishata esaa musima niidim ashomoyie tolbaribara paa tenieuwua akeyie itum ingarin nilo esiai.

tang'asa tayiolo ajo kainyoo naiting'ie ena aare igira aitukisho tenaa ekitudung'okoki tenaa ke nkare ake naishunye openy, Ore piijalotu aing'uraa enkare ake naishunye openy, nilotu nintayu naduo kilani nigira aituku, tenetii nin'dipa ning'as aik, ore kuna neitu neitu iin'dip aitukuo niik sii ninche pee ,amu tinipik orbaket ashu aiwueji airagie amuk te nkare chafu naa keii keidim kuna kilani neng'oyu, netum orng'usil niebung ol,, netii nkilani naadoto naa keidim naai nijing kulikae aadotokino, tenaa enkila ena nedung'okino nedotokino enkila naibor.

Iyakikisha inchere ore ntokitin pookin naa ketii order aitobiraki, tenaa kene weuji oshi inteleki nkamuka ,nintelki nkamuka ewueji oshi nitelekino naa ore pibau ishomo nkamuka ewuei nichopoyie ,ore pishukunyie ,ntukuo nkamuka inonok ashu ijut ,paa itumoki paa itumoki atipik ewueji oshi nip ninteleki nkamuka, ore sii nkikombeni ore eton ilo airura pin`dip ainosa end`aa ntukuo ,suja nkikombeni inonok pookin tipika enkitara, ore nkilani inono iyakikisha ajo kegila ,ore endapash ino iyakisha ajo kila enkolong tinidip ainyio nindip aitobira endapash nintantasa irkarash linonok aitobiraki

Ore pinyototo tedekenya intobira endapash ino intantasa irkarash linonok nidumu, ore pindip aita aikuna nejia nidumu inkilani inonok tenaa ketii inkilani nairagaa ,tigila nkilani inonok mpangaki ewueji ntobiraki ,tujuto sii nkamuka metaa metii oloirerio, nimpangaki ewuji enye aitobiraki ntekikisha sii ajo ,ore kila tenidip endaa kewarie ntukuo nkikombeni inonok tiika ,ore piindip tedekenya ntukuo nkikombeni inonok tiika ,nejia siininye nkuna lunch ore piindip endaa ino ntukuo nkikombeni niik ,nijut enkaji nioro olchafu .

Teneeta oshi ormushaara lingira atum tesiai niasita ,indim naji nidamu nkulie biasharani nindim ataasa tewueji nitii ,tenaa kang ake ingira aton nidim naji nidamu nkulie biasharani kulie anaa enkiremore ,anaa eeh eramatare oolukunguni arashu eramatare arashu eramatare oonkishu ,indim naji niramat ilukunguni nintayu irmosot neaku imir irmosot lenyenak ,nimirr kuna lukunguni inonok niasi biasharani naijo nena ,naa ninidip nai sii nidamu enkae biashara enilo amir indaikin ore ena kiremore nintayu mpuka inonok nilo amir tosokoni.

Kidim nena shilingini ataa nne dupoto oleng ,amu ore oshi nanu paashukokini nena shilingini ainei ,indim naji ore palo enkinyanga nashukokini inchilingini ,kaata oshi enkiti bene apa naitayio ,enkiti toki apa natuturo naijo enkiti asuku ,ore ina aasuku ai naa inchilingini ake eimieki mmeikieki iropiyiani sapukin oonkardasini .ore ake paashukoni enkiti ropiyiani tenaa enchilingi nabo tenaa ,tenaa shirini ,tenaa tano naitadoiki enaduo ina kiti bene ai naitadoiki neaku nejia ake aiko ,naitadoiki naitadoiki naitadoiki ore kenya eishunye olari obo nabol ena apa bene naitai iropiyiani kumok naa kaaret nena ropiyiani tesiaai sapuk.

Ore benki e internet naa keidim atareto elelero oleng. Ore oshi nanu tene amu kaata e benki e internet naa kaidim amu kaitumia m-pesa. Ore ena m-pesa ai kaata ake nkolong`i naa kaidim, ore tenemayieu nanya irropiyiani ashu aitumia irropiyiani enkata nemagira aitaji oleng, Kaidim ake najo kai save ake taata, ore te wiki nabo nai save enchata napik ena benki e internet. Ore enkae wiki nai save enchata napik embenki ai e internet. Matejo naaji ore to lapa arashu too lapaitin okuni ashu ile naidim ashomo atabolo enapa benki ai e internet amu kai lock oshi paajo ilapaitin ile ake aitaunyie, nai ore pee ebaiki lelo apaitin ile nalo aitayu nena ropiyiani etaa ropiyiani kumok.

Ore oshi anaa tolari ore te mushuo olari kintoy olari kaidim nalo adol enaiposha naa ore esidano tenilo adol enaiposha nee ekintobir ninye ndamunot nininng ajo ore taa taata anaa oltungani onaurate indamunot tolari musima nining ajo ee ilo aning eseriani ,nilo aingor ingwesin oonkariak natii enaiposha ,nilo adol iltunganak ogira aadalare enaduoo are enaiposha nilo siiyie adalare enaiposha ntokitin naijo nena.

Ore esidano ebenki e internet naa tenetii enkata nitejo kalo aitayu kuna ropiyiani ainei ,matejo naji itipika iropiyiani internet nijo kalo aitayu kuna ropiyiani ainei baada oo oolapaitin ile naa indip ake nibik lelo apaitin ile nemetaa enkolong nindim aitayu kuna ropiyiani iyieu ashu nijo ake ainyalaa iropiyiani nijo ore baada ewiki nabo nijo kaitayu ,mitumoki aitayu ompaka nebau enapa rishata nitejo ilapaitin ile nee enkidim kuna ropiyiani aataret oleng .

Ore enkirowuaj tiang naa kaidm sii ,tenirowuaju enkaji ooleng , kaidim sii naipang mboo ashu abol oldirisha metijingu enkijape ashu impang boo nilo aton toloip nilo aton toloip leboo oimu tenchoto naimu enkijape ashu indim sii nai tenakaidim naji naituku enkaji tenkare nairobi ,natumoki atotona te simiti peyie aisaia naji ina metaa maningito enkirowuaj oleng

ore elaunoto enkare, ore elaunoto enkare tolkerenket lang .ore ena neyawua keeya oong'uesin ,netuata inguesin tenkaraki olameyu nalau inkujit, nelau sii enkare, neye nkishuneye ntare ore idaikin taii apa, anauno apa toolchampai, netoyu tenkaraki elaunoto enkare, wwnkolong' sii sapuk, nailangita enaduoo daikin.

ore ena naa or message le mpesa, iriwaka oltungani iropiyiani ,oltungani oji caroline iropiyiani, nitodolu esiana, nitodolu sii till nareyieki inaduoo ropiyiani, neeku ore entoki nadoolta naa ore entoki nalotu idamunot ainei naaa or message le mpesa.

Kore enaa naa enkaadi naadim najo illtung'ani aitumia, teneyeu nelo kule kwaapi ebuo na ore si anaa na ketodoluu ajo meidim naajo illtung'ani ning'aree oltung'ani likai enkaadi enoo. Ore nkaadi enoo naa ninoo ake miidim atang'aree likai illtung'ani. Nimipong' illutang'ani aloo kwaapi mieta ana nkaadi. Ore si anaa nkaadi na keedim sii entaiye ropiani nakaadi inoo. Naa keeta sii taa ana nkaadi nkolong'i naikaji naifinyi. Ore naaji ana nkaadi naa kijokini ake keesisho anaa nkaadi ntolaari aji mbaaka elaari laiaje kuna tarikitini ore teng'ataa naishuunye nyoo ankitumiata ena nkaadi.

Ore ena naa bibilia, ore bibilia te nkop ang naa entoki e tipat oleng, naa ore too lairukok pooki naa kifaa olairukoni Neeta bibilia, ore sii nadolita sii ena bibilia naa kitelekino iropiyiani, naa inteleki intaito sadaka, kake ore naaji te duata ai Naa kajo sadaka, kake ore naaji entoki etipat aisul, naa peetum oltungani bibilia enye naa pee eisuma oltungani bibilia enye Kila enkolong.

ore entoki naadolta naa idolai ashu iropiyiani ok nkuapi eboo, ore ebaye sidai tena pisha nadolita, naa ore Kuna ropiyiani naa ekidim aataret too nkoitoi kumok, idim atudungie inkolati, idim ainyiang'unye edaa ,idim ainyiang'unye nkilani idim ataasie ibaa kumok oleng.

Ore te Huduma center naa aaindim anoto enkipande ino, tenitu aikata i apply naa inewueji ilo adumuny'ie enkipande, tenilo sii ninturrayie enkipande ino naa inewueji ilo ayauny'ie enkipande, nikipuoi aitaki enkae ng'ejuk. Ore sii enkae naa ore sii Huduma center iindim nilo ayauny'ie birth certificate oo nkerra tenetii inaiturraitie, ashu nilo aitayuny'ie teniyieu sii nepuko te esiokinoto, ore intokitin pookin e sirkali naa inewueji eesieki neji Huduma center.

ore tenewueji naa iropiyiani eitayio oltung'ani te m'benki ashuu nepik naaji nirup nepik empuya neitadoiki apik atua en'gari, ebaiki naa kegira aya em'benki alo ai save ashu itayio tem'benki paa kejo peyie elo aitumia eidapa aiseefa.

ashomo apa nanu ewueji e huduma center te Nairobi naa ore enkolong nashomo ewueji e huduma center, aimina apa enkipande, najo alo aikilikwanisho naajokini, shomo ngoru enkipande te huduma center, amu teine wueji ake kidim aishungulikia, ore sii tenkae olong' nashomo sii ewueji e huduma center agira Alo arik olalashe Lai ,me apply entoki naji passport, amu ore apa inkarn enkipande nemeiriamari onkarn e birth certificate naajokini shomo huduma center amu teine idim anoto eretoto.

Ore enabenki naji KWFT naa embenki naret nkituak enkenya arashu ntomonok aishoo looni nepuo aasishore, neya anaa olturut naaji ashu meisho oltungani anaa entomononi nabo kake keisho ltunganak anaa olturut neponu kuna tomonok amu ntomonok ake isho neponu aor kuna ropiyiani enye neasie biashara ore torkekun oje matejo nai larin aare arashu obo neponu KWFT ashuk iropiyiani enye .

Ore enewueji naa ewueji e bunge aa parliament etii ee iltung'anak le bunge loogira aany'a entumo eretoto olosho, egira irbungei loonkauntini naapishana adolita tenewueji ebaiiki naa irbungei arashu isenetani, egira aipanga enikunaa eretoto olosho.

ilewa kulo oora aare ootanang'ate, kajo ke narok ena, naa ormarenke inosita, naa ore eda ayioni naata enkila nado, naok ninye naa kegira aitakweni olikae. neeku kadol naai nanu enaa ore kulo tung'anak, naa iltunganak oinosita ilomon, ikweni, ebaiki naa iltung'ana egira aimaki

Ore ena naa maandamano, ore enapisha naa keitodolu ajo maandamano etii ele olorere. Manyorr enasia amu ore maandamano naa kelo neyau nyamalitin kumok, anaa kelo neye iltung'anak neisulaki elelero, kelo neye tenasiai emaandamano etang'oro sikarini naa kelo sii naa kanyorr sii ena bae amu keisho iltung'anak metolimu nyamalitin enye, nelimu entoki naiba teserkali peetumoki serkali airekebisha nelimu ntokitin naagira aimaa nyamalitin enye.

kitodolu ena pisha ajo ore kuna naa nkera, enkanashe entoto we nkayioni, kajo olalashe we nkanashe enye, naagira aadalare, tenadol entoki nagira aadalere naa enkare ashu enkiti saa ake egira aing'uran negira sii, nadol ajo egira aashipa oleng'

iltung'anak kulo lositima loogira aitobir ositima. kitodolu ajo kulo tunganak ooji engineer kulo. kulo tunganak oota nkilanai naado, nanyori isitet, niche kulo loogira aitobir ositima, neeku kitodolu ena pisha ajo iltunganak lositima kulo.

ore ena naa akaunt empesa naa kifaa nisum oltung'ani, eneiko teneitumia, naa ore entoki edukuya, naa tiaki oltungani ore naaji pee iyieu nireu iropiyiani, naa send money. ore pee iyieu ni withdraw cash naa aitau iropiyiani. ore pee i buy airtime naa ainyiangu kredit, ore loan and savings naa teniyieu naaii ni save iropiyiani inonok, ore lipa na mpesa naa tenii nipik till, ore my account naa ewueji ning'uarie iropiyiani inonok ajo kebaa, naa ore sii enkae toki, toripo pin empesa ino miliki ake likae tung'ani metaa iyie ake oyiolo.

ore ena kitodolu ajo ketii, enkampuni nayewuo ilaparkuo. ashu enkampuni naasishore ilashumpa, naayetuo airoroki irparakuo. neitoolu ajo keeta project naasita kulo tunganak tenebo. ebaiki naa eretoto eyautua ena kop oorparakuo aashu eeta ake project naba anaaa enaasita kulo ashumpa. tenebo kulo maasae.